En komoswek chebo kericho koibe chepyosok mesondoik ak olchargaga yon kibute chaik amun yon kibute chaik ko mesendet kewirchin batai asi kewirchin chaik anan okot okot keiboten eut asi kebutyin chaik ko olchargaga aginee keboisien kebiren meset asi kobirok meset komie en chaik kobwone chaik komie

Minutik Che terter kotindoi kasarwek Che ter Che kibuten ago minutichuton kotienge kole imiten komosta ainon ingeker kou minutik cheu bandek en komosta nebo Kericho komoche arawek lo si kebute komi kora emotinwek kora Che sib ko rurtos emotinwek Che burgei ko okot en arawek somok ko kagoruryo bandek so minutik Che terter ko tienge kole keminchi ano ako minutichuton kotore kasarta netian asi koruryo

Maana anan kelchin nebo keboisien oratinwek ab moswoknatet ak oratinwek chebo kasari en temisiet ko ngamun tuguchuton ko kogon tuguk Che karoron en mbar temisiet ab kasari koboisien akot mashinisiek cheu terekta tuguk cheu ne en mbar ko kobit mbolea Che kororon chebo kasari kotese minutik en mbar en kasarta nekiten kosib komongu tuguk chechang en mbar tuguk chebo maana chegonu tuguk Che kororon okot en rabinik ak ne

Komonutietab kekonor risit yan kakial tuguk kosikou koborchin kit neboru kole kokeal tuguk en yuton ndokor iwe akiker ile kotindoo madhara kotindoo tuguk chekamokoron tuguk choton ibois iweke ak ibestakan bichoton ilenji kookonon tuguk chemokororon ko sikoyan bichuton kole iman kokonin tuguk chemokororon koyoche itinye risit nebore kole iman kokeolisie en yuton ako kokeal tuguk chebo siling ata asikobit kewegun

En Kenya keny kotomo keib mung'aret nekiwole tuguk ak rapinik ko kimiten waletab tuguk ak tuguk ako kabilet kabilosiek chekinootin kabisa inei ko kabilosiek chebo kikuyuisiek akot masaek chekitam iwole tuguk ak tuguk, masaek ko biik chekitindoo tuga chechang tokotindoo baka nguni ko kiibewole kotokomoche bandek ikochini bandek ak kokonin teta kabilosiek alak kora ko kosobek, kosobek ak ichek ih kotindoo akichek waletab tuguk chuton

Kobwote aldaindet kole rabinik Che kogikochi ak Ole kagertoi kechirienyi ko ingen ile kechirioninyun ko koto nomegei ak rabinik chechang lakini ngab ko mokyingei rabisiek mising ako kagegonon niton kotor alyonen tor aesio rabinik ne neyaan Kityo agoitoi kechirioni kotom okot achamde asikobit kegonon rabinik

En kasarwek Che kibo keny ko tot kele kibo iman olik ab tuguk lakini kasari bo nguni kogouit tuguk Che Chang en emet kogochanga makoraek cheyoege kouon moche koal tuguk lakini chorset choren bik tuguk so en nguni ko nyolu keriben ge kabisa alikab tuguk ngamun miten bik Che kaale tuguk asikosomanin asi koger kole ne chitindoi asi nyon koibenen anan ko komiten tuguk Che kamoche koger en inye asi nyo koibenen

Bo maana korib kiboitinik chemogoik amun ribetab kiboitinik ko yon kagobaibait kiboitiot koribun kasit komongu tuguk Che kororon ak Ole iriptoi kiboitiniguk kogere aginee alikab boisionik Che yoe kiboitinichu kole abak mie muguleldo chichi abak mie muguleldo chemoget ab kiboitinichu amun igochin icheget tuguk Che kororon igochin Ole rue Ole Kararan liponi rabinik Che kororon ngololchin komie ichomoksei ak ko alak tugukuk

Ki konai kokwatinwek kole bo maana komi chagosyek ab rabinik amun Chagosyek ab rabinik kotoreti bik kogonoren rabinik kotor komobetyo ak ye kagobasabas kotoreti kora kobas rabinichato asi koitaa kit nebo maana bik alak agichek Che kanyor taput nekomoche keboisien rabisiek en sainaton kobo kosome rabisiek en chogoni kano ak tun kowekta koka kotes kii en barakyat kotoreti tuguk Che Chang chebo emet en kokwatinwek chuton

Amune si kotii kokwatinwek chogosiek ab rabinik ko amun Chagosyek chuton chebo rabinik kogochin icheget rabinik chebo besendo yon motindoi asikobit kolongunengei chogosiek chuton kora chebo rabinik ko toreti kokwatinwek kolongunengei ak konete icheget tuguk Che Chang Che maingen so bo maana anyun ketii chogosiek chuton chubo rabinik asi kolongen agichek kabatik ak kotoret bikab kokwet

Emoninyonet raini kokochang'a tuguk wolokse emet ako wolokse emet ko kit netot amwochi neranik chemoe kotoo mung'aret en rani ko kotomo itou mung'aret ibeker korong yoton yemoe itounen mung'aret noton ile nee nemokyingee bichoton, yekenai ile nee nemokyingee bichoton icheng kioton nemokyingee bichoton ak ing'et asilong'u mung'arani iboisien muswangnatet nebo nguni asikobit koityi biik chechang konai akobo mungaraniton ning'ung'et

Amun Kenya ko emet neto kogilgei sikokonor chepkondok ako konoret ab chepkondok kotoreti Nia en bik Che Chang en emet asikobit kotoret bik kogonor chepkondok ko tanget serkali ak kogerot emotinwek Che Tom konyor sitimok ak chobet ab oratinwek kwak kechob rabinik Che kitoreten komosaton si yon kogetoret bichuto kindechi sitimok ak kechopchi oratinwek komuch komanda bichuton ak konyor kogonor chepkondok kwak

Asi komuch konam serkalit ngelelinik chuton Che ngeme chepkondok ab serkali koyoche konget serkali kocheng kandoik choton Che ngomen Che muche kochikil bik koboisien moswoknatet nebo nguni konyor bik Che chore rabisiek anan chepkondok chebo serkali ak konget aginee kandoik chuton ko mat koik kandoik Che ngeme chepkondok ab emet ako nyolu en kasarta nebo kenyit agenge keswa kele ngwany chepkondok ab serkali ko ko kechor anan tomo kechor

Sukulisiek ko kinyor tapusiek ab chepkondok amun kobosok rabinik Che kegonu en serkali asi komuch any konyor sukul chepkondok Che boisien kotegen darasaisiek ko nyolu konget sukul kogilgei koyat tuguk Che konu rabisiek boisionik chegonu rabinik kotko miten emet nechang bik komuche koba agobai njirenik muche koba mbar ak kotemis asi koalda tuguk ye alda tuguchuton kobit rabinik ketegen darasaisiek en sukul komakimanda ge serkali

Oret nekimuche kenam ngelelinik Che ngemen serkalit chepkondok ko kecheng kandoik Che muche koboisien moswoknatet nebo nguni konam ngelelinik chuto amun moswoknatet nebo nguni ko kotoret en tuguk Che Chang kimuche kisub chito baka konywan ak kenyor ak kenam en oldo tugul Ole unyen ge ak kerat inendet

Kit neyoche kityok koyai somanet ab barakiat anan university sikomuch borundit ab somanet koyoche koboisien muswongnotet kora nikan nebo simoit anan ko kit nekikuren laptop look chekikoit somanet nebo university ko kikonai ichek akobo muswongnotet niton kotoreti icheket konyor ng'olyot ngeboisyen simoisiek

Nyolu kochob serkali ngatutik Che togu kole katoret sigindet en rabisiek Che kiboisien en somanet ab kasari asi konget lakwet age tugul koib rabinik Che nomegei ak oleu bik Chetindoi tuguk yaani mogorek koyoche kogon rabinik Che Chang ko bik kora Che seretos Che mamuche ge ko mat keteben icheget rabinik Che Chang kotoret serkali koyot icheget so kotuyechi lagochu en sukul kogerge lagochu kostoi ngalekab darasaisiek

Roptap let koime emet nia en sobet ako soiti ko en ng'alek ab amitwogik so robiton ih sikimukta konyolu kinete biik yon kanyo ropta netaa kemwochi biik kelenji kakanyo ropta netaa niton neyome keminsen kominsen biik ako ribot minutik kwak sikobit en betut nekakobetot ropta kokakoruryo minutik betut nekakonyo ropta nebo let komoime chii amu kikochobok biik en minutik kwak komoseretos biik kokakonor amitwogik cheyomotin ngoroboni robiton ih kochobotin bichuton koker robiton komatwaa tuguk anan minutik chemiten mbar ak tuguk chechang

Emet nebo Kenya yon kogoet kochong'oitu yatetab waletit en werik koboisie muswoknatet ab kasari. Ele kimukto keterto tuguchoto ko keger oret che kiteren muswoknatet ab kasari simokiboisien kechorso. Amun kogotok kele muswoknatet kotko mokirib komie kechorsen, so yoche kong'et kora serkalit kora kochop oratinwek che kibosen muswoknatonoto amo kiboisien oratinwek chemo kororon asikobit kebos ng'alek ab yatet ab waletit werik. Nyolu kecheng kora oratinwek chekiboisien muswoknatonoto chebo kasari kenamen bichuto amun kotkomuche koboisien bichuto moswoknatet ab kasari kochorsen kimuche kora keboisien muswoknatonito kenamen bichuto ak kerat icheget.

Muswongnotosiek chebo kasari en temisiet chekokonaak soiti en anee okere inei ko chebo simoisiek amun biik chechang en kasarta nebo nguni kotindoo chitugul simoit uui nia inyoru chito nemotindoo simoit so ngeboisyen muswangnatet ab simoisiek konyoru biik chechang ng'olyot akobo muswong kit nekokimoche kemwaa so muswongnotet ab keboisien simoit koloboti soiti ako ityi biik chechang kosir kiptanganyit amu chitugul kotindoo simoit ako yekimwaa ng'olyot keboisien simoit niton konyoru biik nekit tugul en temiik ko biik agenge agenge kityok chemokotindoo simoisiek ana kouui ko chagen simoisiek chuton konde maat konyoru in ng'olyot niton kobun biik alak chechoronok chechwak

Ngalalet agenge en agenge eng kobotindet ak koyoindet ab tiong'ik ab gaa agobo kelchinoik ab keger tuga atkan tugul kobo maana amun tuga kotuguk che kikee konech chego. Konyolu kegere kole tuchuto komiten en afya ne kararan en saishek tugul. Anan kobwone mianwogik che tuchuto koyon miten tilyandit nemie en kobotindet ak konyoindet konyokokerkere tuga kigochi kata moe kebaen nee tenyito asikobit kogimit borto. Nee ne kilyonjin sikochang'a chego. Chumbiot oinon nenyolji tenyito. Kobure tuga en gaa kokaronegitu ak koobur en afya ne kararan amun en keret ne ki kerkere abakora ak ko koronegitu baga ot chego che boisien tenyito.

Oratinwek che boisien kokwet konet lagok agobo muitaet en sobet koboisien otindonik. Lagok che mengechen kochome nya ingemwochi agobo otindenik si kecheng otindonik che kororon chetindo konetutik che kororon agobo biik che kimuita en sobet. Ak kecheng chito nengen kora, kecheng kokwet chito neingen komwa otindenik biik inei cheu iney batiemishek biik che kigoechegitun. Ko ngen ko arorji lagok anan kamtik otindonik chuton che ngete biik chemi otindonik chuto che kimuita ot ngo kogoromit sobet komuita komuita ago en muitaenywan nebo kasari ko kinyor tuguk che kororon sikokas lagok che mengechen agobo biik che kimuita ago kingomuita konyor tuguk che kororon. Kogere kole abak ingemuita kenyoru tuguk che kororon.